Ore idarasani enakata, na kegira aifaidika oleng' te technology etaata. Amu yiolo ilmalimuni neitumia nkompitani enye, neitumia isimui neisum inkera entoki pookin nagira amanaa tolosho pookin. Entoki nagira aasa tinakata neyiolou nkera. Neeku mi struggle inkera tenkisuma enye.

Akayiaraki oshi inkera ainei endaa esukuul, napikaki kabat. Ore ade pepuku tesukuul, neponu atum endaa. Nakayiaraki oshi endaa naitosha, neeku kenya enkerai neraposho, nemeigil aing'oru ekae. Neeku, kayier oshi endaa sapuk nabaiki pookin. Naata inkera imiet, na teneponu oshi orafikini enye, neidip ina daa pookin.

Ore peenyor iltung'anak ashom isipitalini sapukin alang' inkutitik, tenilo sipitali sapuk nitum embaare pookin nabaa eniyeu. Iyiolo sipitali kiti indim ashomo nekijokini mpaka piilo enda sipitali sapuk pii itumoki anoto embaare, naake itum irkeek pookin liyeu tinewueji. Nitum huduma pookin niyeu tinewueji amu ketii naa ilkitarini botor, sapukin, loyiolo aitibu imoyiaritin pookin. Neeku iyiolo kuna kutitik, etii sinye irkitarini kake mee enee iniyeu iloo loik, ieyeu iloo ng'onyek naa mpaka nilo naa sipitali sapuk pee kintaasi operation.

Yiolo eunorote naata ilchambai sapukin, eunore eatua nkishu nelama amu, yiolo eunore eatua nkishu, na keun oltung'ani olchamba lenye peetum endaa naisho nkera enyenyek. Ore na enda olchambai sapukin, na iun endaa pitumoki atimira nitum impisai, ninyang'unye ntokiting' pookin niyieu.